Ichechu ko salad chekokichob i chekaking'eet ketilatil abakato kokoronekitun akinde taban en saniit king'ol alak ak mayaik chon kakichemushan akityo ketiil mayaik choton kora koyob kwenet, aking'ol kora ak karot chekakitil komeng'ekitun ke kreden ak eeh king'ol ak eeh nyanyik chekakitil kora komeng'ekitun ii ak king'ol kora ak tukuk chekororon, en taban kokakiyo chaik cheboo eeh chemotinye chekoo chekikuren strong tea chekokindee kikombet en yoon, chuton tukul kondokiyee en subui kokororon mising en borwekyok amun kang'olak ak kwoechin tukuk tukul chemokotin en bortoo.

Muswoknatet ab kasari, ko kokotoret serikalit en olewo, kopos ng'alek ab asoya, nitok, ko amun boisyonik chechang' kokonu serikalit, kemuche kelipan keboisien simoit, akopendi direct akoi olekokimoktoen. Ingepore kirogendoen keny oliginye, olegitam keboisien keliponen rapishek en eut, kokitam kokorom amun, chang' piik chemuch konem rapinik choton, amatagoit kobois en olekokimoktoen, anan komuch kotes piik olyet nepo boiisonotok, si ye kakelipanen rapinik, konyor chechwaget chemuch kochorsen. Ngandan imuch kopos ng'alek ab asoya musoknotet ab kasari, ko tomo kokes en komoswek alak tugul, amun ninyoru en barabaret ak polisiek, ak tuguk chechang', kotogomi ng'alek ab asoya. Ko tugul en tugul komoe kiyan akoboisien musoknotet ab kasari agot en ng'alek ab tenders cheyopu serikalit.

Akere kampunit ne bo bolt neki konam koi keny kokanam en tai koboisien ng'alekab karisiek chemuch kosom chito karit en online ak inyokimut ko koko expanden kampuninotok akot ikere inguni kokikonam en komosatab amitwogik chengomach chito amitwogik komuch koyokto en mutandao koboisien muswoknotet akimuch keipchi inendet amitwogichoton akoi koit kurgat komait kosor inendet nitok ii konyumnyume boisiet en atkai tugul amun imuch inyoru kit nemokyinikee en kasarta agetugul ii ak en olda agetugul niton ii koboru kamanutietab ng'alekab muswoknotet nebo kasari.

Ireu akere ndonyo nebo cereals nekyoldoen tukuk cheu marakwek, ndenguk ak tukuk chechang ak akere kora chemung'arainik cheoldechin biik tukuk chuton koni koboru kole tinye chemung'arainik kole kikichopchi icheket sikomuch koaldaen tukuk kwak en oret nenyumnyum.

Inoni koporu cereal olekikonoren, mbolea. Ko mbolea chutok, chegigonu serikalit en oliet nemi ngweny. Nebo elipusyek oeng' ak bokol muut. Ko nitok, ko sikomuch kotoret temik, konyorchike mbolea chotok, chepo olyet nemi ngweny, sikoron kotoret en minutik, ak rurutik ab minutik. Amun kor inyoru, kokobois mbolea chekororon, ak en olyet nemi ng'weny. Kotoreti temindet kobos rapisiek chotok cheiboisien en ng'alek ab kolet ab omitwogik en imbar, nekoron nitok, koyoe olyet ab omitwogik kwo ng'weny mising en piik.

Ireyuu ko agrovet tii nekioldoen nii omitwokik chebo. Kiyakik cheterter ko ou reyuu okere omitwokik chebo kompunit Fugo chebo ingokenik kinamen arek chemengechen nii, ingokaik chebernotil kii akoi cheyechen. Yutok kii ko olebwone temik kii konyokwolen omitwokik chebo kiyagik kwak kii sikomuch ichek konyorchinengee keljin cheterter. Ngebaen kou arekab ingokaik omitwokik chuton nii koyechekitun icheket komiet amun imit9 chuton kotinye kii agetukul nemokingee ingokaik en borto ako Koraa ko omitwokik chuton ko kor kotoreti koraa kokon keljin neo missing okot en ingokaik cheloku mainik kii amun tinye tukuk chekikiteshi sikomuch ngokaik kolok missing.

Ireyu, ko, okere maragonik, che kagogol en imbar. Chetomo koruryo. Ko ingegol maragonik koicheget, komagitesta bandek, komuche koruryo ng'ot mising, ako roisi ripeet amun imuch keripen kerchek, Komakisember ko kor kopose ng'alek ab rapinik chekokibiisien. Kor kora, kogararan amun ng'inde mbolea anan ko kerchek kwak, konyorchinkei marakwek, komonutyonotok. Koicheget. Maragonichuto chu kagikol ii, kokororonen mising. Amun ikere ile korut tugul, ako pendi icheget kekese maragonik chechang'. Amun tinye kora afya nekararan ng'eker en pichainitok. Ko en korenyon, kechome kekol echek, Yan mii ngweny ropta amun, maragonichuto kora komokyinkee ropta nemi barak, kobaten moche ropta nemi ngweny komuche koruryo ng'ot mising. Weche ropwek chemi barak chetam komii en orowek.

Kiboitinikab sirkali, kotoreti biik yon cheng'yinge nambait ab huduma. Nambainito kobo komonut amun, imuch tun koboisien biik en, komoswel chechang', koarortage. Kou ye kiboisien kibandet. Koniwe, ko kiboitinikab sirkali, ko boisinywan ii, ko kohakikishan kole tuguk chekekoyte details kole ing'oo, iyobu ano, ko, chotok chekekoite ko kororon. Motinye lembech. Kiit age netoreti kora, ko koip siok anan kopore, fingerprints, chepo chito nekomoche huduma namba. Akityo kora kepir chito pichait, nemuch koron keboisien yon kinemu kaditab huduma. Ak nebo let ii, en huduma komuch kora kiboitinikab sirkali kokoges tuguchan tugul, kongete akoconfirmen kole tuguk tugul chekogigon ak chegakirecorden ak siok, ak kiii agetugul, ko bo imanit amomi lembechek agetugul. Ko notok boisiet ab kiboitinikab sirkali yetoret biik konyorchige, namba nebo huduma.

Inoni, ko logoyat nemoche kokerke ak maperek. Ko logoyandani ye kokepuut en ketit, kimuche kiun. Yeityo, imuch kewai parak keboisien rotwet, ana ko piik alak sanasana, komuch ot koboisien kelek kosto Magatet noto nebo barak. En orit, ko kararan pirir, agotinye kora tenderek. So kiome kora yekokisto palaliat, kiome tuguk tugul. Kiome pendo nemi orit, akimuch kora kiamda tenderekyik. En logoyandanitok. Akobo komonut kora, logoyandani tok en borto. Amun tese kiit nekipore vitamin C.

Inoni ko mauwat nepo sunflower. Nekokimin en imbar, ago kokoit indendet korur. Ngandan togu kole, kwam toritik ng'ot mising. Ko, mauwandanito bo sunflower , ko bo komonut amun, imuch keboisien kechopen mwaita notok nekichopen ingwek, akechopen omitwogik. Kiboisien kora ogot kechopen mwaita, anan mwanik chotok, chekiilenke. En sunflower initok. Imuch kora keboisien ogot en kombunisiek cheter, kechopen tuguk cheu, kichopen kiit neu sabunisiek. Sunflower initok kora , konan ot kimuche kiam kou, omitwogik, ak soiti ngemine sunflower initok kokikotoret kowek ng'ung'unyek kowek kokororonekitun kou kiit nekiu en tai.

Ireyu akere terekta nemi mbar, terektainitok ii, ko kakimuch keboisien kebal lainisiek en imbaret noto netomo ketem, ko boisioni kiboisie terekta kebal lainisiek ko makitem korok ii, kotoreti ngungunyek simamuch koyachekitun anan kola beek, ako kora toreti um tiongik chotok chemi ngungunyek orit che toreti en rutuba komakimuch kengem icheket, ko kararan temisionito amun makitwoitwoi ngugunyek ii ako karon kora komuch korut um tukuk che kakimin ii akesember yotok anan kepit kerichek olekamiten suswek, sait ake en boisioni, komuch kotinye kewelinwek alak amun uuitu ngungunyat ngunyireyuno, so makat keyai boisioni en kasarta ne oo, akeityo tun besio kimuch ketem sikomuch koterterekitun ngungunyek ii akomuch kochut koristo ak karon kora....

Boisionik ab soet komoche keker kole koityi, piik tugul en oret NE kerkee. Ko chang' boisionik, chetos kimuch keyai . Kele koityi chitugul. Netai en boisionik chuto, ko kebos olyet an ng'alek ab soet, sikomuch koityi agetugul netinye rapinik, ak nemotinye. Oret nebo oeng' ko keker kele kakitech miondo che kor kotoreti chitugul. Koityi ng'alek ab soet en oret nenyolunot. Piik chemi olelo, ak olenegiten. Nebo somok, ko keger kele, tuguk tugul chemuche konde piik soet. Kou koinutikwak, nambisiek ab kibandet, ak tuguk chan tugul chan monyolu konyor chii agetugul, keker kele kokirip simamuch koron koboisien piik alak. Kongemis akongem piik cheiboisien ng'alek ab soet. Nebo let kokinet biik oret nenyumnyum nekimuche koasesen pichuton tugul ng'alek ab soet akikochi cheget ng'omnotet olekiboisioitoi, tuguchutok.

Minet ab nyanyik ko kiit nepo komonut mising'. Sikemin nyanyik, ko kiit netai, koketem imbaret kokararanit. Nepo oeng' keker kele kakial keswek akinde tuta. Sikoroon kopore kokopek wikisyek somoku, kokorut. Kimuch kinem en tuta, okinem kwagenge ageng'e en imbaret. Ye kakemin, kingol ak imbolea, konam kerip en kerchek chepo koristo, ak chepo mionwogik cherterchin. Kiit nemoche nyanyik mising, kokeker kele, kaginaga peek cheomege en kasarta agetugul Ak yekoechegitun, kerip ak kerichek chepo koristo ak chepo tiong'ik. Ko tuun kokoi logoek any, kinam any kepiit. Tinye kelunet neo ng'alek ab temisiet ab nyanyik, akokonu rapisiek chechang' mising' yekiyai kiit nemakat en imbar.